Ngomnatet ak karik choton chekimokyinge en boisioni koyoche kokirisoman isomanchi kasitnito bo konyoiset nekinyoe biik olon kamioso. Yoche ingen ee olekitoretito chepiosok yon moche kosich lagok. Yoche ingen olekipendito, olekinamndo ak kasarta ne kakoyam kosich kamet anan kwondo lakwet. Yoche ingen iger ak ingen iyochi uchunguzi tugul choton che magotin kotar iger ile kagoit kasarta ne yoche kosigis kwonyi anani kakoit betusiek choton chenyalunotin kesich lakwet. Yoche ingen olekitoretito kamatik choton tugul che kabwa komoche toretet.

Tuguk chebo kamanut eng ireyu kopichuton ko konyoik choton che inyoe biik yon kamioso. Ngobwa biik ak kocheng biichuton ak komwochi tabusiechoton che tindo biik. Kimuch kotaret biik kotienge ak mianwogik choton chebunote biik. Inimian, inilal in kwamin metit kolal moet. Itimdoi mianwogik cheterter, kosir borto, amin choindisiek ak iarorchi biichu. Komuch konai kole mion ainon notok netindoi en bortangung. Ak komuch kotoretin anan komwaun kerichek choton che magat ilugui asi gopit isop. Sokobo kamanut biichuton korong en netai kapisa. Nebo aeng eng ireu ko sipitalinito ko kot nekilitech sigopit kobwa biik nyokonyorchige toretet en yutok kora. Miten opisisiek anan korik cheiten biichutok kokoito toretet koityi biik choton che miandos che kabwa komoche toretet. So kobo kamanut kora koiton amun toreti kekonoren tuguk che chang ak koburen biichuton.

Bo komonut keyoi boisioni amun toreti asi kegonoren tuguk choton chebo choton Che chang mising ingeyai kouniton kotoreti asi mobetyo tuguk choton Che kakikonor amun kiite tuguk choton Che kachut orit yuton ak tuguk alak Che mandoi keibchin bik Che ko mokyingei ak yon kiibu kegonoren yuton asi ye kimach bik keipchi kobo kamanut keyai boisioni amun toreti oleo mising mobetos tuguk Che Chang mokichore amun kagikonor komie amo wechowechokse amun tegat kot komie ago tuchot komie marobonjin ago amo wechowechokse tuguchoton kakikonoren yuton so kobo kamanut mising keyoe kouniton

Ngomnatet ne I mokyinigei en ireyu ko yochei ingen kasarta ne yoche keminso kasarta neyoche kegol keswek choton Che tindoi ko yoche ingen itindoi naetab kasarwek asikobit iminse en kasarta noton ne nyolunot ago ne Yamat ropta ako Yamat kora burgeiyet asi korut tuguk karik choton Che yoche itindoi en yuton kora ko yoche koboto mokomboik Che temisien koboto okot terektainik imuche iboisien kora anan ko eik choton Che kiboisien ketemen kora mbaret nemonon itindoi bik choton Che toretin kotemun mbaret asikobit koik rahisi kasit asi mauit en chito agenge ko itindoi karichuton ak itindoi keswek choton Che moe imin koegu rahisi kasiniton mouitu mising so kobo kamanut itindoi ngomnatet ak karichuton asikobit iminse komie ak yeityo korut tuguk komie ak itestai komie ak minset

Bo komonut koroi en bik ab kokwet amun toreti kebaen ngokenik choton Che miten en kokwatinwek che terter mi tuguchoto Che terterchin mi Che keboen ngokenik chon takomengech chon tako arek chon kagilok buch miten kora chon bo yetunet chon toreti arek koechekitun mara moja anan kochok choton Che kibore growers, growers koyoe ngokenik kochok miten kora chebo ngokenik Che echen Che yaei kolok ngokenik choton Che logu miten kora alak choton chebo kipsoonik anan ngokenik choton chebo banyek choton Che kiguren kipsoonik ko terter korotwechuton ago toreti ngokenik kobiyoso ak kochok kobwa en afya noton ne kararan ko miten kora choton chebo tuga en ireyuton toreti tuga en tuguk Che Chang Che ki mokyingei en borto ko ngoam teta ko toretokse teta ak kotechokse bortab teta ak kogon chego choton Che magotin so kobo kamanut tugani kora amun miten tuguk Che Chang mising

Ole kiyoito boisioni koyoche inai korok igetate koroito korok ak yeityo ye kainai igetate icheng karit niton en chito netindoi anan en serkalit noton netindoi isom kasit ko konin ak yeityo ye kakekonin kasit inam igetate koroiton iyooten kasit noton nebo baletab ortinwek anan ko saisiek alak keboisien kebuten korik choton Che kikitech ko maen chamdaet noton nebo serkali anan en kampunisiek choton chegonu chamdaet anan yetanut nebo tekset ab korik en nganasok choton Che terter kotienge ak kit neu emet ak kit neu mbaret anan Ole ketekyin

Ole kiyoito boisioni en kokwenyun ko korok keteme mbaret noton ak yeitya ye kaitem icheng keswek choton chebo marakwek ak keswek choton chebo bandek yeitya ikererate anan ibalate keringonik ak iwirchinote ak itesyi kora mbolea yon imine yeityo ye kaindeote keswek choton koboto mbolea ituchote keringoik anan ko Che kakikerer ituchote ituch keswechugan koboto mbolea ak yeitya irib korut ye kakorut isemberchi kora ye kakobataita wikisiek Che negit aeng anan ko somok isemberchi ye bek arawet igutyi kora kobwone komie kounoton kou yon kotok kobwone konyolilekitun ko kororon ko togu kele bo komonut boisioni amun tatun kowegu kelchin anan tatun kenyorchin ge kelchin ye keges keswechuto anan minutichuton

En yu kotogu kele mi nyosutiet noton ne kabit agere karit noton ne imuti bik choton Che mokyingei kanyaiset nebo haraka anan nebo sainon noton katonon ako chobot kotoret bik choton Che kanyor nyasutiet noton nebo oret togu kele miten rorit anan trackit noton nekalul en yono kotienge ak nyasut nekabit en yuton Iboru kole miten iyet kora en tabanyu ko togu kele mi kii nekalal anan karisiek Che kokwerge en yuton kora kimongu kele miten bik Che kabet sobonwekab en yuton anan kanyor nyasutik choton Che koromen Che yoche konyorchigei kanyaiset noton anan toretet anan kipngamotinik asi konyorchigei toretet amoibet sobonwekab bichuto

Kit nenyone metinyun Inoger ni ko bek choton Che kiyee kigile kipngamotinik choton Che inyoe bik kole yoche kee Bek kilasisiek lo en betut agenge Inoger niton kotogu kele chito noton ne kanam bek Che miten en kilasit ko chobot koe be chuton asikobit kosuldaen magutiet noton nekimwaa takitariek anan kipngamotinik Che nyoe bik kole en chito ne nin koyoche en Iman koe kilasisiek loo choton chebo bek asikobit kotesetai anan komieit borto ak konam lain ak kotestai komie ak kokirinda mianwogik Che terter ak kobur kotwonit anan ko Kararanit borto so kobo kamanut inge ye bek kotienge ak takitariek choton kimwoe

Niger poishoni achome nepo kwonget betut netai nekiayae kasini ko kikeny olekinye olekitamining kabisa kilekit kiai kenyishek somok angwan yono ole kianam boisioni. Boisioni ko kararan mising amu nipel pandiat Kunon ko chome sobondo ak muguleldo koboto akot kapwatutik kukeishim akibel kopiririt kokararanit kounon anan ko brown Kunon ko chome muguleldo Ako iam kounon koanyiny mising so Kobo komonut mising Ako kararan ngapuat petushe choten ko kikoek keny mising akot kora nguni kotoayae poishoniton olonkait kasarta naton kakipit pandek anan kanyoru pandek en uyan ko apele kounone ngamun achome mising ako toreton ngayam.